Te nkaraki kizuia ooleng moyiaritin kumok ena ekeeya naji polio nisuia si ekeeya naji enkoe teneremi nkera kutitik. Neaku isidai oooleng osidano teneremi arashu eud teneudi nkera osindano.

Etii iltung'anak waare, etii ologira aboloo nkomiani , netii sininche nkomiani , ore olikae tungani naa kegira apik nkomiyani olama arashua ormishira.